Ka warango picha ni to waneno ka ntiere ng'ama temo neno pieces matindo tindo kotiyo koda gimoro kaka lens. En gima temo keto gikmoko ma neno matindo tindo mondo obed madongo. Koro wanyalo wacho ni gima bire pacha kapona neno picha ni to aneno ng'ato kaka technician. Onyalo bedo ni en lab technician kata onyalo bedo ni en ng'ama timo research. Koro onyalo tiyo gi lens no kendo oneno gik moko matindo tindo ma otemo timo nonro margi. Kendo miyo onenogi e yo malong'o kapo ni ing'iyo gi wang' to ok ginyal neno malong'o. Koro kitiyo gi gimo iluongo ni lens ni tinyalo neno particles moko ma tindo kendo ginyalo neno ayanga. Kaka wanyalo neno e picha momiwa kae.

Ka arango picha ni to wafwenyo ni nitiere gik mang'eny ma dhi mbele kar kaendi. Kendo waneno ka ntiere ng'amo bet kacha ka temo somo gimuneno gima ikele gima picha ma nitiere e kompyuta wacho. Kendo aneno ka en gi gik moko ma chalo kalatas mopogre opogre, en gi document moko kanyo. Tiende ni ng'ani nyalo bedo ni en daktari mar nono gik moko ma timo nthindo. Koro dwaro kendo ng'eyo madwarore e tijni oting'o kata lony e tijno kendo dwaro ng'amotimo kompyuta, dwaro ng'amotimo Biology. Kendo dwaro ng'amo osomo kendo nyake levol ma malo. Dwaro ng'ama nigi understanding e weche mag nthindo kabisa mondo mi oler kendo onyis gik ma dhi mbele kod nthindo. Kendo, kendo lony moro machielo ma dwarore kar kae oting'o bedo ng'ama nyalo somo kendo ng'ama nyalo lero weche moneno kata ng'ama nyalo ng'iso ng'ato gimoro buwinj. Koro mago e kum, mogo e gik moko kuom, mago e moko kuom gik ma tijni onegobeni itimo gi lony kata ng'eyo monegobedni ng'ama tiyo tijni bedogo kapok ochako tiyo tijno.

Ka arango picha ni to aneno kacha ka ntiere ng'ato ma nie gari kacha to omako staring' mar gari no. Tiende ni onyalo bedo ni en ng'at moro kara dereva mar mtoka. Koro ka wang'iyo kata kaka wanyalo puonjo ng'ato kaki onegobedni otiyo tijni, wanyalo wacho ni onego bedni en ng'at ma osomo weche mag apaya, kendo chike mag apaya. Gi kakonego bedni oriembo geche seche ma en e apaya gi, kakonegobedni osomo chike mopogre opogre moket gi government e weche ma luwore kod apaya. Kendo ng'ama tiyo tijni onego bedni ng'ama ok madho kong'o kata onegobedni en ng'at ma very descent. Okonego bedni en ng'at ma nyalo kelo ajali e ndara. Onegobedni en ng'at ma oriere tir ka sigara, kendo onegobedni en ng'at ma pache long'o kendo ng'ama pache liw e tich motimo gi e seche motime.

Ee kaka ng'ato nyalo dak e ngima mowinjore en nitiere yore mopogore opogore kaka dhano nyalo dak e yore mowinjore. Dhano en ng'amonegobedni winjre gi jowetegi kendo nyalokonyi dak e yo mowinjore. Onegobedni kapok, kapok ka onegi kidwa dak kendo e yo mowinjore onegobedni ichamo chiemo mopogre opogre ma miyo bende dendi bedo koda teko. Onegobedni ichamo matunda, onegobedni ichamo koda chiemo ma medi remo, chiemo ma medi teko. Kendo onegobedni itimo mazoezi matindo tindo kaka ringo, mondo mi ikony remo ringo e dendi. Onegobedni itimo zoezi go bende mondo okonyi bedo fit kendo onegobedni ok in gi stres moramora e dendi. Koro zoezi, chiemo ma long'o, onegobedni iyweyo kata inindo e sa moromo. Kendo mano miyo dendi bedo relaxed, kendo iyudo ka ibedo stressed out. Onego bedni, kopogore gi chamo chiemo moro ma mopodhi, oneg.

Ka ang'iyo picha ni to aneno kacha ka wan gi kamera, kendo ntie jomoko mochung' e toke kanyo. Kendo gik mag tich ma dwarore e tijni oting'o koda lony makende eweche mag picha. Kendo ng'ato nyaka bedni en kod nonro kata en kod ng'eyo kaka tijni itime, kendo nyalo bedo ni osesomo tijno kendo ong'eyo kakikawo pichni go kendo kakilosogi kata editing margi e yo mopogore opogore. Kendo gige tich ma dwarore kar kae bende oting'o kata kamera. Niwach okinyal bedo photographer kionge kamera, koro kamerano en gir tich ma dwarore kanyo kanyakla koda experience kata ng'eyo mar tijno gi riekni mopogore opogore madwarore seche mikawo picha no. Kendo gi ng'ama kawe bende, ng'ama kaweno bende en gige tich ng'ama kawo picha en gige tich bende madwarore e tijni. Niwach kaonge ng'ama kawo picha to onge kaka ji nyalo goyo picha.

Inwang'o ni thoth ji kata ng'eny ji oluoro kawo ohala, o oluoro kawo hola ahinya e bingi kate Sacco. Niwach king'iyo interest mag bengi kata interest mag Sacco, wafwenyo ni ng'enygi gin malo. Koro iyudo ka thoth ji bende oluoro kaka, oluoro kawo hola e bengi kata Sacco. Gimachielo mi miyo ji luoro kawo hola e Sacco kata bengi en ni seche ma chulo gowino kata chulo hola mikawo no mar bengi kata mar Sacco no nyalo tami, tishi fwenyo ni magi gin jokma biro kawo some of gikmoko main go kaka assets mopogre opogre worth the price mar hola mikawono. Koro mano e gimomiyo ineno ka dhano oluor kawo hola e bengi niwach seche moko inyakawo gowi to tami chulo. Koro jo Sacco kata mi gigo biro to kawo gik moko miin go kata kain gi gik moko eot, kombe, ang'ono, gikawo ginto. Onegobedni giwacho ni gikawo gikmoko ma worth the price mar hola mikawono. Kendo gimachielo mamonoji kawo hola ho kawo holo, holo bengi kata Sacco ifwenyo ni gin gi procedures mang'eny mag chiwo gowi gi giendi kendo gin gi yore moko monegobedni iluwo kapok ikawo gigi to mano gin gikma kgi ng'eny kendo.

Kiweri gi agulu mar kungo pesa, kendo wayudo ka Sacco nigi benefits mopogore opogore. Kendo achiel kuomgi en chiwo hola, seche ma ng'ato dwaro pesa mar, mar dharura kendo pesa ma nyalo konye kamoro to onyalo wuoyo gi jo Sacco nyalo miye hola. Marariyo wanyayudoni Sacco en gimaber kendo e konyo e weche mag thieth. Kendo kinyayudo ka ng'ato nigi problem, ja member mar Sacco, weche mag thieth kata medical support kodwarore. To Sacco nyalo chiwore kendo nyalo konyo member e yore moko mag thieth kata medical cover. Kendo Sacco kendo bende ber e weche mag inshuarans kiyudo ka app ni kiduaro insurance cover mari. Inyalo wuoyo gi jo Sacco to jo Sacco nyalo konyi yudo. Sacco kendo ber e weche mag somo, inyayudo ka Sacco nyalo konyi kata busti e weche moko mag academics kendo en gima ber.